Ore nai aa embaye edukuya naidim ainyala bei oo ntokitin oo ndaikin to osokoni te sokoni le murua ashu te te tele sokoni loo nkuapi e boo, naa ore nai embaye e dukuya naidim ainyala naa aa iremishote iltung'anak kumok neeku kisapuk endaa to osokoni. Neeku tenaa tenaake isapuk endaa to osokoni matejo duo nai tenaake ikumok nai kab inkabegi to osokoni naa keduo nai iropiani nainyang'unyeki amu kikumo ki ki kikumok naa kuna kabeji to osokoni. Ore sii ai baye naa ore to osokoni loo nkupai e boo, naa ore nai embaye e dukuya naa aa tenipung'uza nai sirkali entoki naji taxes kuna duo ropiani naalaki piinyang'u ntokitin too nkuapi e boo, nilak piintijing'u atua Kenya. Neeku teneduo nai taxes niake eduo aa bei oo ntokitin. Ore sii ai baye a kidimayu nai nemeyeuni matejo duo aa to osokoni nilo ami tenilo amir inkabeji nemeyieuni inkabeji menyor iltung'anak le ilo sokoni inkabeji naa kibidi ake piintadoyio ropiani nimirie nena kabeji peetumoki naaduo aahom piitumoki nye atimira nkuti. Neeku tenemeyeu aa iltung'anak entoki to osokoni kibidi ake...

Ore esiai e KRA aa Kenya Revenue Authority tolosho le Kenya pee eilepunye imbaa oo mpisai, naa keya KRA entoki naji Taxes. Ore kuna taxes naa iropiani naitalaki iltung'ana le biashara ashu iltung'ana oasita esiai, iropiani naadung'i too iropiani inono nitumito, matejo taata tenira iyie osikari le serkali, emekilakita sirkali iropiani. Naa ore esiai e KRA teine wueji tolmushaara lino, naa tanaa sixteen percent VAT edung'ori oo iropiani inono naa ore KRA nadung'oo nena ropiani, pedung'oo nena ruiani naa ore teneirokotu tenetum KRA iropiani kumok, naa keilepunye imbaa oo mpisai tolosho lang' pee etumokini aitaasa kuna pisai tolosho lang'. Neetumokini aitaasa kuna pisai taata intokitin naishaa anaa taata pesheti ilbarabarani ashu isipitalini, neaku ore esiai e KRA naa naa pedung'oo nena ropian tolbiasharani, tooltung'ana oigero.

Ore embae edukuya aidipa nanu atudungo sha ore embae edukuya kesidai sha alangu nhif ore embae edukuya ore enashaa na kidim ltunganak pooki aitumila ltunganak limigero kidim ataas biashara oee qpa nhif na ltunganak apa loigero duo mee duo kulo tunganak lebiashara amu migero ninche kake ore sha kitumia pooki tunganu oigero olimigero ore si aibae ore sha aisaidia sha pilak iropiyani tanaa oltungani oata kansa ijo pilaki kuna ropiyani ekisaidii sha alak iropiyiani anaa nai oltungani oata kansa kak ore apa nhif melak apa ntokitin pooki kelak apa ninye kuna moyiaritin ake duo anaa enilo sipitali nikiridi tesipitali ina ake elak nhif melak nhif moyiaritin sapukin.

Ore nai eniko enkiguran orkuak pelo ayau naboisho tiatua nkabilaitin napasha tolosho lang na tenas ltunganak enakiguran orkuak matejo nai teneas irmaasai emurata onkayiok enye na kitengen nai irkulie tunganak lonkabilaitin napaasha natii kenya anaa apa tesukul keetae entoki naji cultural week na keetae enasukul nkabilaitin kumok anaa tanakata irmaasai etaasa apa irmaasai enkigura emuratare na ore easita irmaasai enkuguranbemutatare ba kegira ltunganak lomuruan napaasha aingu neaku ore kuna kuguraitini kisaidia lulo tunganak peyiolou irkuakki lonkulie abilaitin netayiolo taata eniko irmaasa peas emurata enye na ore ina na kitobir naboisho tonkabilaitin natii olosho le Kenya

Ore nai sualii nikidimi aikilikwana, igira ajing' sukuul eshumata, aduo matejo University, anaa vile nagira nanu aelewa ina swali, naa ore ebae edukuya, tenilo ine, nikinkilikwani enkarna ino, nikinkilikwani enkarna ino, ore pilimu enkarna ino, nikintokini si aikilikwan, ajo kaa sukuul iloito. Amu ore tokuna sukuulini eshumata, keetae duo sukuulini enaa taata school of education, school of agriculture, school of information science, nejia. Nikinkilikwani ajo kaa sukuul iloito, ah ifaa pitii. Aya, ore pikinkilikwani, nikijokini taa, nchoru inkardasini inonok. Ah birth certificate, ID, o admission letter duo apa nikirriwaka sukuul, ah kigira ajoki pilotu ena sukuul enye. Ore pidip aishooi, niger enkarna ino enaduo registration number, ah admission number ino, niger si, ninye ina. Ah alafu nidipayu.

koreee tenilo oldukla lee safaricom oree intokiting nayieuni peee kitumokini atodol tii lo duka kifaaa pii yata original id koree enkae toki kifaaa pii ya sign yaaani signature.. koreee enkae kifaaa mpiiput registration form arasho update form kifaaa siii piya olaaini lino lee safaricom tinewuejii koreee sii enkae ekiriwakiii kodiii niaku idim aisumaki ilo tungani tee niriuni ilo aini lino lee safaricom.

koree impala nayieuni inkera adungu' enkipande enkata ino edukuya ena tee niidip inkera form four kuna kilaasiini eee unguan neitabaiki ilarin tomoon oisiet. kuna tokitingg ifaa peeya koree mbaaa ee dukuya naa iyaa original birth certificate ino empalai inoo eunoto kifaaa pee yie eyakuu original naa ninye ingorieki enkarna ino, olari lee kitoiwoki sii kisaidia inapalai eunoto peedooli ajo ira yie oltung'ani le kenya yaani miraa iyie oltungani loo nkulie kuapi koree sii aii baee kifaa pii yata copy of id ooo ntoiwuo inonok pookiiira teniata ntoiwuo inonok pookira kifaaa piiya kopiii enye pookira teniata sii nabo niyaaa kopii ina nabooo koreee ebae emushoo kifaaa piii yata mpishai are kutitik niaku nena mbaaa nifaaa piyata piiya enkipande ino.

koree tenilo enkikualikinoto esia naa ekingasae aikilikuan ajo ira ngae koreee tene nkilikuani ina naaa ekigirai aikilikuan inkarn inonok matejo ewueji nekitoiwokii ilarin linonok nekinkilikuani ajokii kaanyo iyiolo kuhusu ena siaii nenkilikuani enaa iyiolo ina ampuni koree sii enkae kelarin ajaa itaasa inasiaii nijo peeyie ingoru nikinki likuani ako kajoo ilarin litaasaa ina siai kajaa inko peeyie irorie iltunganak peee yie imbooyo kewon minyaaal ake esiai.

Ore imashinini eh AI naa keret enkiroroto tonkoitoi napaasha ore naaji embaye edukuya naidim AI ataasa kidim naaji AI nibelekeny matejo duo uh anaa oltung'ani taata leme elewa tinigira airorie oltung'ani lemeyiolo kimasae kidim ilo tung'ani aitumia AI pee peeliki entoki nitejo kidim naaji ilo tung'ani aitumia AI aliki entoki nitejo neeku kidim AI aibelekenya duo uh orkilikuai nepik duo uh enkutuk naelewa oltung'ani kisaidia sii AI uh ilaigerok uh matejo lombukui ashu duake ilaigerok duake iltung'anak duake loigerr intokiting enaa taata kulo tung'anak oshi loigerr ingazetini ore naji uh ore eniko tenitumia AI anaa kidim atiaki AI pisaidia aitobirr uh ntokiting matejo duo uh story nayieu pitobiru duo metaa sidai.

Ore orkeju le sondu miriu naa ketii ele osho lang le kenya mnetii kunda kuapi e kisii ore sondu miriu naa ketii kisii highlands idialo western kenya naa ore keju le ele keju le sondu miriu naa keim uh kisumu county nitoki sii aim homabaya county naa ore ele keju ore enkare enye naa kelo aibukoo enkare enye tee lake victoria natii ake sinye ele osho le kenya natii kisumu ea kisumu county ore ele keju le sondu miriu naa kisaidai uh tenkitobirunoto ositima niaku uh ore uh enchoto ele keju lotii kisumu naa kisaidia pitobiru ositima loitumia iltung'anak leine wueji ore sii aetoki naisaidia ele keju le sondu miriu naa kepuo ilarrishak losinkirr aing'oru isinkirr tine wueji tilo tilo keju neku ore ele keju naa kisho iltung'anak enda asinkirr duo nisho sii iltung'anak esiai amu tenepuo lelo arreshok le losinkirr aitau isinkirr naa tenetum isinkirr naa kemirr neku kisho iltung'anak endaa nisho sii iltung'anak iropiani.

Ore naaji eneiko ilainyangak peeyiolou bei ontokitin tososkoni naa ore naaji embae edukuya naa keidim naaji olamirani loo kuna tookitin keiidim ataa kegira abuaya ena bei peipotu duo iltunganak anaa tanakata tenemirita oltungani matejo inkilani neeku kebuaya ilo tungani aliki kulo tungana laimita ashu kulo ainyangak bei oo ntokiting ore sii aibaye aai oitoi naidim naaji ilainyangak loo ntokitin atayiolito bei naa keidim naaji oltungani aigero ingerr naaji aje tine woji ajo imirita inkilani matejo duo tenimirita iltrosani nijo ningerr ajo trousers ksh 200 imirita introsani too miai are aashu keindim naaji olainyangani matejo tenimirita inkikompeni keidim olainyangani ayeu nikiinkilikuan enebaa ropiyiani nimirie kuna kikompeni niliki neeku nena oitoi naaaji eidim olainyangani atayielo bei oo ntokitin tosokoni.

Ore naaji uh ketii naaji imbaa naidim naidim sukuul ashu sirkali ataasa uh pilepunyie enkinosata endaa sidai tonkera esukul amu kiyiolo pookin ajo kifaa peenya inkera endaa sidai petumoki ninye atoning'utu enkisuma amu me meisuma naaji mening'u naaji oltung'ni enkisuma eeta esumash neku ore naaji embae edukuya naidim naaji eh sukuul ashu sirkali ataasa ore embaye edukuya naidim inye sirkali kewon ataasa naa uh pisho kuna sukuluni endaa amu ore sukuluni esirkali nemelaki sii oshi iropiani kumok naidimie naaji uh sukuul pinyiang'u enda a neku ore naaji embaye edukuya kidim naaji sirkali aishoi endaa sidai tosukuluni napaasha tolosho le kenya ore embaye eare naidim naaji sukul ataasa naa kifaa peyie uh kifaa peeta sukuul jikoni sidai nayiarakinyieki inkera endaa amu kifaa peyieri endaa tewueji safi pemetum ake inkera imoyiaritin anaa duo taata cholera niaku kifaa peeta sukuul jikoni sidai naa safi naa nayierieki endaa.

Ore tesukul eshumata keetae isiruai lopaasha loshipakino nkera ore nai osirua ledukuya laidim atejo na ele oji culturalweek ore ina cultural week na osirua la laitoduaya duo osirua loitaduati rkererin lopaasha ana taata matejo orkereri lorpaek ololjaluo, olorkokoyo ore si olika siria na keetae ele oji freshers night ore elesirua na sherehe oikaribishai duo first years olari lenyebledukuya tesukul eshumata ore si ltunganak na elesiriwa egirai aingoru tinasukul eshumata matejo nai ana keetai ilobsirwa le modelling nepuo aitaduaya ate eniko

Ore nai eniko enkibelekenyata oloing'ang'e, anaa olameyu arashu enchan nalus, teneyau enkibelekenyata sapuk bei, na ore ebae edukuya tenelotu olameyu, ashu enchan sapuk duo nalus, naa kinyel idaiki kumok tolchambai. Neeku ore eniko, naa kilepie, yani kilepie bei odaiki duo. Amu meltung'anak kumok lotumoki anoto kuna daiki. Atekesu tolchambai lenye amu tenaa kolameyu lotii, metum kuna daiki enye enkare. Neeku, kidim neye nkumok. Ore si tenaa kenchan nalus, na kidim inashan atanapa nena daikin nituuno, ashu enap enkulukuoni natii olchamba. Na ore tenenap enkulukuoni natii olchamba, na kitau oltung'ani endaa kiti anaa kuliko vile nishaa nitau tilo shamba lenye. Neeku ore eniko naa kilepie bei. Kilepie bei ontokiting amu keeku naa kiti endaa tosokoni. Neeku, kilep bei ontokiting.

Ore entarjosho orbaribara natayiolo ntsa na ore embar edukuya najo nanu na ketii ngarun torok nimifaa petii orbaribara na ore kuja garin kidim nai atusulai ltunganak amu indim ninepu meeta engari speed governor niidim ai causer accident ore si aibae na ketii ilderefani lemeeta mbala kuna pala narewieki engari kuna driving license na or tekenya tenemeeta oltungani na mifaa pireuta ata teniyiolo aterewa inaari neaku nona mbaa naidim atejo etayiolo ntsa torbaribara